Tortaet noton nebo olbarit ih ko toreti en kotogosunet noton nebo chametabgee nebo borto en chito ako konu tortaet ab olbarit ih ikochin chito kochulak melik en borto ako yan kakochulak melik en borto ko ikochin chito kokimit akobois koyai boisiet aketugul kora kostoo mionwogik choton cheu mokongi chon kose chito kolenen omon eunek ih anan ko jointisiek choton chebo eunek ako en tortaet ab olbarit yon kakokimekitun melik ih ikere ile keistoengee mionwogik cheuchuton kora kotoreti en chametabgee tugul nebo borto yon ketorte olbarit ih koboisie borto komie bendii korotik komie ako nyolu en chito itorte olbarit en abokora asikobit kokimit chametabgee nebo bortong'ung niton ko yaetab boisiet noton nebo

Ingoraik choton chekakimachi rogoet ih , ko ribotin kosir ingoraik choton en suswek anan chugema en en mawek anan ko ko getik. Niton amuun rogoet ih komami tiang'ik chemiten. Chemenye rokoet noton. Ago yoon imae ingoraik iker Ile tilil rokoet noton infianien suswek anan ko ketik nekingen tugul kele me cheuchebutik ih melmelwek , kirorokoshek ak kutik alak chechang ko yoon kemaa chito ingoraik kuk en susuek ih akora inyainor komebirte ak kora imuch iibte tiang'ik choton cheuu melmelwek ih , igere Ile tinye asenet neoo en chito yoon kasusin melmelda, igere kokonu kaimetabke en chito ak ingoraik choton chekakimaen susuek ih ko bik chechang koingurike, amun kalany tiang'ik ingoraik choton, mamii en chametabke ingoraik.

Kokwoutik choton chekikiib asikonyor konyoiset biik chemoimuchegee ko kikichop kibagengeit noton nebo national council nebo biik chemoimuchegee ako en kibagange inoton ih kokochin bichuton ih chu biik chetindoo kewelinwek en borwek kokochin kerichek choton chebo buch ih akokochin ripset noton nebo buch, igochin biik chemobendote kokochin moshinisiek choton chekochin kobendat ichek en biik kora chemokostoi ko kike koyotyi sukulisiek ih ak konet icheket ih asikobit konai ana koboisien eunek kwak asikobit konyorchigee mokutik kwak. Kora kikochi icheket kora somanet noton nebo buch kibagange noton ako ribe en ng'alek ab amitwogik ak konyorchigee tuguk choton chemoche biik choton chemoimuchegee

Kikonyor kelchin neoo kipsomaninik en somanet noton nebo emeet amuun nyoru icheket kanetisosiek, choton checheng chemakienge , en at Kai tugul. Miten somanet noton nebo kitabusiek Ako mi kora kipsomaninik somanet noton kobaisien tuguk en eunek kuag ih , asikobit konyor chige kelchin ago , somananito kokikotaret kipsomaninik kostaenge tukuk choton cheyachen ngamun miten lakok sugul ako yae boisiet noton neyae ko kostaenge lelitik cheyachih , cheng'eme emet noton neba Kenya. Noton kora ko kipsomaninik chuton ko chengchinge kasisiekwak ih , akoyaam kamyor kasisiekwak konyoru chebkondok choton chebaisien en at Kai tugul ih ako chebkondok chutan kotareti icheket en kasinyian neba atkai tugul.